Ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa marendia thamaki, okorwo thamaki cirauma Gĩthumo, ũkũi wa barabara rĩ, ũgakoraga nĩ ũrongerereka, hindĩ ĩrĩa nayo thamaki yatua gũkinya yakinya gũkũ Nairobi rĩ, ũgakoraga mwendia ũrĩa ũrendia thamaki ĩyo rĩ arendia ĩ na thogora wa igũrũ. Na ho nĩgũkoragwo na he na mawatho marĩa mangĩ na mo marĩa thirikari nayo ĩkagĩra ĩgatũmaga atĩ mũndũ ũrĩa ũrareherwo thamaki endie rĩ, ndarahota kwendia na thogora wa thĩ tondũ kwĩ na mĩtaratara ĩngĩ ĩrahũthĩka thĩiniĩ ũgakoraga thamaki nĩ ĩragĩa na goro.

No twambire tũtherie maĩ, marĩa me thĩiniĩ waa, kũrĩa thamaki cikaraga. Nigũo atĩ maĩ hĩndĩ ĩrĩa matherete-rĩ, thamaki nĩcikoragũo ciĩ na rĩera rĩega, tũtikũhota gũthiĩ gwetherera kũrĩa mĩhaka-inĩ thamaki. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa maĩ me matheru-rĩ, thamaki nĩcikũhota gũikara ona gũkũ kũngĩ, naguo naguo thamaki nĩciongererekaga, tũgatigaga gũthiĩ kũrĩa mĩhaka-inĩ atĩ nĩkuo tũrathiĩ gwetha thamaki, tondũ ona gũkũ kũngĩ hindĩ ĩrĩa maĩ matherete twatiga gũthũkia maĩ-rĩ, thamaki nĩciongererekaga na cigatuĩka ona tũtirathiĩ gwetherera kũrĩa cirĩ tondũ nĩ nyingĩ makĩria, citirakua atĩ tondũ maĩ mena gĩko, maũndũ ta macio

Mawatho ma thirikari, ũndu umwe ni kuongerereka kwa thogora wa thamaki ,akoragwo na endia a thamaki moka kũria thoko, ithuĩ ta agũri-rĩ tũtikuhota kũmĩgũra tondũ thamaki ĩrĩa nĩ ĩgĩire goro, hĩndĩ ĩrĩa mekĩra mawatho okorwo he na igotĩ thamaki ĩrahũrwo-rĩ iĩthũi twĩ arĩa marareherwoo thamaki hĩndĩ ciauma kũrĩa cĩima-rĩ tũtikũhota kũgũra thamaki iyo tondũ ĩna goro mũno, ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũgakora ũrĩa ũrehire thamaki ũgakora nginya thamaki nĩcirathũkĩra hau, akaremagwo nĩ kwendia thamaki yake kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire tondũ rĩrĩa woka werwo thogora ũũ we wĩta mũgũri nĩũkũremwo kũgũra ũgatigana nayo, ũgakora mundu ũria ũrehire thamaki nĩ hathara arathĩe

Ũndũ wa mbere nĩithuĩ twambe tũtherie maĩ, thĩiniĩ wa, njũi-inĩ citũ. Kurĩa thamaki cikaraga, nĩguo ũngĩingĩrĩria gwa gũthiĩ kwagaga gwetha thamaki, thĩiniĩ wa mĩhaka-inĩ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa maĩ me matheru, thanaki nĩcingĩhaga, no hĩndĩ ĩrĩa twathũkia maĩ maitũ, nĩciũraga, na nĩkĩo ũkora ategi a thamaki marathiĩ gũcietherera kinya kũrĩa, mĩhaka-inĩ. Nĩkĩo maĩ maitũ magaikaraga me matheru, nĩguo tũkahotaga, kũgĩa na thamaki nyingĩ, thĩiniĩ wa njũĩ-inĩ citũ. Tũtirathiĩ atĩ gũcietherera kũrĩa mĩhaka-inĩ. Ĩĩ

Thirikari nĩyambe gũtiga gwĩtĩkĩra atĩ thogora wa thamaki cikaumaga mabũrũri-inĩ ma China. Tondũ kũrĩa Gĩthũmo, kwĩna thamaki njiganu cia kũhota kũhũnia ithuĩ akenya. Nĩ ĩtuĩke atĩ nĩragiria atĩ thamaki ciagage gũka kuma mabũrũri marĩa mangĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciauma mabũrũri marĩa mangĩ cioka Kenya-rĩ, andũ arĩa me kũrĩa Gĩthumo arĩa mendagia thamaki-rĩ matũhota kũrehe thamaki ciao Nairobi, kana kũrĩa kũngĩ, icigo iria ingĩ thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Makagirĩrĩria, reke akorwo nĩciroka-rĩ, reke ciheagũo igoti rĩrĩa rĩnene, atĩ ona cia kinya gũkũ-rĩ, ndĩkũhota kwendio ona thogora ya mbeca nini, nĩguo andũ arĩa me Gĩthumo-rĩ cigatuĩka nĩciao cirĩrĩagũo.

Niĩ nyendete thamaki ĩrĩa itarĩ mahĩndĩ, tondũ thamakĩ ĩyo nĩ ũkũhota kũria ũtarĩ na gwĩtigĩra atĩ tũhĩndĩ nĩ tũgũgũtheca kana o na hĩndĩ ĩrĩa ũrahe mwana waku rĩ ndũgũkorwo atĩ wĩ na wasiwasi ati thamaki ĩrĩa mwana akĩrĩa rĩ no mũhaka ũtinde ũkĩrora kana ĩna tũhĩndĩ thĩinĩ, ĩyo nĩ ĩrĩa thamaki niĩ ngoragwo nyendete, ĩrĩa atĩ o na mwana wakwa nĩngũtuĩka atĩ o na twĩ nake hau kana o na itarĩ ho, mwana ũcio nĩekũhota kũrĩa thamakĩ ĩyo atarĩ atĩ na gũĩtigĩra atĩ thamaki ĩrĩa mahĩndĩ ma marĩa ĩ no mamũthece kanua.

Ũndũ ũmwe-rĩ, okorwo thamaki iria cia kũrĩa China nĩcioka gũkũ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya-rĩ, thamaki iria ciaga kũhũrwo magoti-rĩ, ũgakoraga thamaki iria-rĩ, cirendio na thogora wa thĩ. Ũgakoraga atĩ mũrĩmi wa thamaki wa Tilapia, ũrĩa wĩ kũũrĩa Githumo, nĩaremwo nĩ kũrehe thamaki yake Nairobi. Nĩtondũ wa kĩĩ? Thogora ũrĩa ũrehirwo na thamaki iria cia kũrĩa kuma China-rĩ, na haũrĩa mũndũ ũrĩa umire Githumo wona warehe tondũ no mũhaka gũkĩgĩe na na thogora wa barabara-rĩ, aya gũkorwo wĩ hau thĩiniĩ-rĩ, ũgakoraga atĩ, ũrĩa wa cia Gĩthumo wona ciakinya gũkũ nĩcikũgĩa goro. Na rĩu thaa ici kũringana na ũrĩa mũtũrĩre ũrĩ-rĩ, mũndũ arenda kĩndũ kĩrĩa kĩna mbeca nini.

Ũndũ ũmwe nĩ tĩri. Tĩri wa handũ harĩa, harĩa ũraka-rĩ, tĩri ũcio-rĩ nĩ tĩri mũthemba ũrĩkũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ-rĩ, nĩ handũ haũ-rĩ, he na maĩ, mangĩkorwo magĩũka maiganu. Atĩ maĩ no magerere makaingĩra gatemu-inĩ karĩa, ũraigĩra thamaki, harĩa ũraiga thamaki. Ũndũ ũrĩa ũngĩ no mũhaka hakorwo he handũ hega, atĩ ũramenya atĩ, handũ haha waka-rĩ, ciana citirĩhotaga gũka ho, nĩtondũ ona nĩũramenya ciana no cigũe thĩiniĩ.

Ũndũ wa mbere, maaĩ marĩa thamaki ciraikara rĩ, ũkamenyaga nĩ matheru atĩ thamaki o na cikũrĩa thĩiniĩ citingĩkua. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa maaĩ me na gĩko nĩcitũmaga ngĩnya thamaki cigakua. Maaĩ magaikaraga magĩcenjagio na me matheru. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ, thamaki nĩgũcihe irio. Cikurĩa thĩiniĩ ũkamakaga atĩ o mũthenya nĩ ũracikĩria irio, ĩrĩa cirarĩa cigatuĩka atĩ nĩ cikũhota kũongerereka o na ningĩ cigakũra na ihenya nĩguo o na wa citwara thoko rĩ, cigakoragwo thamaki ciaku rĩ citihana ta irĩa ingĩ ciakũ nĩ njega mũno makĩria.